Ore ncherianj esirkali, eniko peyie emit, ilaturok intokitin idaikin, naijo empuliya arashu n Irkeek le daa. naa ore ene dukuya kishooyo oshi, keeta oshi enkata naishoyo anaa musaada. Ore sii enaiko naa keeta iltunganak ojrigista te sirkali metaa sirkali naa keeku itum naaji Ina kata for free ore sii enkae naa inepu naaji kulo aturok lolchampai kutitik, ajo kitagolikini ninche Nena peu, empuliya tenebo orkeek ledaa naa ore naa eton aa kiti ewueji neturiti ilaturok lolchampai, nemetum naaji niche ropiyiani kumok anaa kulingana okulo loturito sapukin.

Ore olturur ashu ara obo lolturur, peeku naaji kashum iropiyiani, natum isilene te biashara ai, osiaitin ainei, makewon, naa ore taata, keetae sai iltururi laijo Ile plan matejo naaji enkolong' nabo te wiki, ore ropiyiani nidipa aiseefa, naa enchata. ore kulo turururi ore pee iseef enchata naaji katitin isiet, metaa nkeek isiet naa ekinchori katitin are, neeku ekinchori nkeek, tomon pile neeku tenaa ira naaji olburulai loo ntare idim ashomo ede wueji, ninyiangu Ina olong ntare are. nimir, nincho meetu anga nilotu amir, te faida. Idim sii atushuma Nena tare, amu olari ishum metaa naaji nkalifuni iip o toki. neeku teneori olturur, iyata iyie ropiyiani kumok oleng nikisaidia te biashara too siatin inonok, makewon.

Ore apa enaiko iltunganak, Lemurua ai pee isip ajo eshomoito nkera tormetai le covid -19 naa ore ene dukuya naa kisuji nkera, toki naajo , eitu iroroki nkera iltunganak ngejuko tiatua ang, arashu aa temurua pookin tenepuonu. Ninyiangaki nkera barokoani., nemitikini nkera epuo adala onkulie, aamitiki entoki naji olchafu, nisuj nkera Kila saa. nemeekure sii apa, epuo sukuul neeku meyau corona mneeku Nena itisipi ajo eitu etum nkera tolmeitaiu le covid 19.

Ore esiai e kebs, pee itobira, esiai oodaiki olchampai, naa ore Ina toki naa ore kebs, naa enkampuni sapuk oleng, tiatua olosho lang le Kenya naa neeta sii iropiyiani tenakata, amu etobiko ilarin, eitu aikata ifilisika ashu eitu aikata isota. neeku enoto ninye iropiyiani, neeku kidim saai, aishoo ilchampai fertilizers tenebo we mpeku, nitobira sii ninye nkampunini sidan, naidimie aitobirie Kuna daiki enye, idol ajo itodua ajo kikumok oleng tolosho lang. Naa idol ake nkardasini pookin ajo kigero. Ore sai kebs netetene neeta, idipa sii sai atengeniki ena siai olchampai.

ore olmarei lang naa kee sisho ointanationa telmutandao, enaa sendwave neeku ore eninko, ore itunganak otabolo ahomo bengi aa ikuiti bank, nalo aingoru naaji nalo aikikuanisho tine naalikini, natum iltunganak sidan arashu ilaitashekinot, lebenki nautaa aitobiraki, naboloki sii ina akaunt, tenkaraki naa nasishore, sandwave pee atumoki naanu natum sinanu aterewa inkunenye idialo.

kaata akaunt nashumie iropiyiani naa ore esidano naa idim atipika iropiyiani kila esaa tenaa amisini, miia, nipik kulingana ouwezo nidim, atabolo nanu akaunt ai to olburach le iikuiti bank naibungie o mobile banking meeta kaidim ake aterewa, pooki rishata arashu, esaa pooki tesimu neeku maitanyamal, neeku ore enkata ninyamal neeku iyata akeyie savings ino, neeku imut etu isave pee melo ake ninyamalu amu etagolo uchumi.

Ore naaji esiai enkitobirata enkulupuoni enaiko pee ingialaki, ore esiai enye enkitaunoto edaa, naa ore ninye ene dukuya, naa kifaa neyiolou ilaturok ajo, kaakata ifaa pee itobir empuliya naa kaakata ifaa pee eunishoi. Pee mitobira ake olaturoni empuliya Eton naaji ashu aa tenkata enchan. Naa ore egira aanyu enchan, nitobir empuliya, aashu enkop neturi, ore pee iteru enchan niteru aibelekeny, ore pee etum ilnganayio pee melontu ake naaji enchan nesha Eton eitu intoobir enkulupuoni ino.

ore enaiko pee eshilaa ilarikok loo ilchambai, sapukin esiai enturore enye maate naa ketengenikitia tenakata entayiolito inasiai neeku ore esiai naas niche tenkaraki, enoto tenakata niche iropiyiani, neeku kenyok ore kila saa etuturo, nenotito sii edaa sidaii terishata sidai , neeku ketum iropiyiani naretie imareita lenye, neeku iltunganak kulo otengenikitia enturore oo ilchambai lenye neeku meyieu niche olkulie shambai leekinga etu idip ikulenye.

Ore enaiko e digital police dummy pee itobir NPS tolapa liare ana enkipirta naret iltunganak lele osho, n le Kenya elimu entoroni isimui oo nkaik. naa ore enaiko taata , netaroyie naa tesimu amu, idim aitumia esimu te pooki toki idim ai seeta esimu aiseetaki kulie tokitin torok, neeku ore te akata peetumi ena NPS, naa nikidim atoliki entoroni eimu esimu ino, naaji naa kelelek naaji, arashu kitobir, oltungani atabakisho oltunganak naaji, asiokisioki, arashu keeta ooltunganak, ake duo aiko nejia. Amu keeku naa idol tena NPS, ninyoki apaashare Ina toroni eitu naa naji kitum.

ore naaji eninko pee inyoraa enkisiyare enkardasi narewishoreki tolmutandao keetae naaji ina app ashu ena pdf idim ai downloader ina ardasi, nidm sii aawa cyber kipuoi aiprintaki, ore pee kimpirintakini, nilotu aiger ajo itonyorayie, niwosh empisha, paa inakata naa intoki adumu ninyangu bundles tenimiyata, nipik whatsapp nireu taa inakata ashuk tenaduoo itoi ninotie kitegemea tenaa whatsapp inai toi ake nitonyarayie.

ore sii emanyare oo ilchambai naatipikaki enkop ekenya naa ildooita sai ajo ore tolosho lekenya mookire eetae iwejitin neemanyi, tengaraki ore apa iwejitin neifaa apa nemanyi ashu aa iwejitin apa neton etu emanyi, newaita tenakata serikali tenarikore eruto neeku ore soofaaa ebaki naa enaetanakata mookire eetae vacancies land eishunye etaa inkwapi pooki etijing'aki tenakata, neeku mookire eeta , neeku ina pee idol ajo keshetita tenakata serikali affordable houses, tengaraki ore iltung'anak kumok nemeeta enemany, karaki ore population tekenya netasapuka.

ore eniko enkibooroto oo ng'uesin peyie itobiraki edaa embulunoto, naa ore enedukuya naa ore inguesin yang naa kingial imukundani , ashu aa ilchambai, amu ore ene dukuya naa kengas aituny too inkejek, ore pee idip aitunyo ashu eton ninye etu ituny, naa keng'as aanya, naa kenya naaji shumata, enaa entoki nagira abulu, enaa nena benek, naa ineweji eduguu nanapie ilmatunda , naa ore ake pee ituj naa keer oleng misho ebulu neeku tenikari naaji naa ina esidai.

Ore golikinot naagira ilaturol le kahawa aimaa na keikumok, naa ore ninye ene dukuya, naa ore ilaunok le kahawa naa idol ajo olchampai sapukin etii. neeku kenare naa mashinini sapukin natii naturu ntokitin torok, neosh ilkeek. nebukoki enkare. kake meeta naa mpisai naidim aatsie ilo kasi. ore sii enkae ilairemok le kahawa nadol ajo ore tenkata sapuk, nemetumi enchan nemebuku naa kahawa neeku keyieu naaji. keta naaji enchan oleng'.

ore igolikinot natumuto ilaturok loikomboa ilchambai tenkaraki kuna barakinot, naa ore ene dukuya ore ake pee eeku olchamba inkomboa naa keeta iropiyiani nilak kila musho olapa arashu aa baada enkata naje ashu aakulinkana ovile niroro ashu vile niyaganate, olopeny olchamba neeku ilau ninye naaji olturoni iropiyiani naaji nintoki aponarie naaji nena tokitin nituuno tenkaraki iyata maaitaji iyieu nilak iltunganak atasishote.

ore esiai sapuk erikali naa tiatua edaa naitobira GMO's naa pee enyok aar ena daa e gmo's tenkaraki keji naa naaji ore ensiai ore paa ilkeek torok naa kidim naaji atipik enkishui oltunganak batisho, neeku keyieu naaji serikali nepuo ajingaki pee eer ina daa pee eku metii naa enkishu oltunganak leloosho bata, tiningor naa kulo nyanya idol ajo kisapuki keud olchani kuna vegetables

ore eninko pee imaa ibarakinot oocherianii tolturur lenkiremore naa kifaa naji naa ore eton etu imaa nira oltungani oisume, te agriculture iyiolo nadii ajo ore pee imaa nena sheriani naa iyiolo aisum niyelewa, metaa ore ninye paa iyata esimu ino ni download nisum pee itumoki naa aibuga amu miidim aikata atasisho teweji etungas ayiolou icheriani ennyenak.

ore isimui taata eitoroyie emboita oo nkera kuna olongi amuu eshomoita inkera isukulini oree peyie epuo isukulini neibelekeny inampa neeku ore tanakata enkerai natii kajiado oo enatii samburu naa keidim airoro apa tesukul neitau inye ina toki shoreta ore oshi iltung`anak limiyiolore iindim anoto kuna app naijo facebook tenebo oo tiktok keitobir ninye nena kulie wejitin ilchoreta amuu ore inintauno oolchorete ninteru airo teina simuu niduaroro kelo kenya ake enkolong` nabo ompaka nitumomo oree ena toki naa keitobir shoruetisho adup ashu shoruetisho sidai oleng`.

Ore naai entoki naomonu mitaasa sirkali ilarurok peyie esidanu esiai enye naa kayieu naai naa ore pii enedukuya naa keyeu neng'as aaboloki ilaturok workshop ashu ewuei nisumare kila olari, kila olari, enkata naai napwonu ewiki nabo ning'oru kulo tung'anak professionals tina siai enturore peepwo aiteng'en kulo aturok pookin lolosho lang enikuni peesidanu esiai enye arashu eniko peitobiraa enturore naai etu inyala netum ainoto endaa enye aitobiraki tenkata sidai. Ore sii enkae keyieu nisho sirkali ilaturok empeu wembolea aaku kisho naaji pesho katitin uni tolari arashu enkata pookin naataku kesha nishori ilaturok. Nisho irkiek loowosh kuna tokiting piarr ng'wesi toolchambai lenye

Ore sheria nabo naitauo sirkali naai naidim ainyialaki ilaturrok esiai enkiremiooire naa ena nemeekure ishori ilairemok embeu ashu embolea metipika iltokitin lenye sanasana kulo airemok lolchambai ooti naa keyieu naai sirkali niidim aisho ninche kulo airemok lolchambai ooti naai siinche kulingana ontokitin naagira aisho kulo shambai sapukin pee ing'urari siinche enaa kebau siinche kulo aturrok lolchambai kutitik ena kiwango natii kulo aturok lolchambai sapukin tenkaraki naa ore tanakata olosho lang' le Kenya naa kiidim aatejo enkiremore ashu aa enturore ninye naibung'ita iyiook pookin amu tenemetii naai enkiremore olosho lang' le Kenya enaata mekiata iyiook enikinosie endaa, neeku keyieu ni consider ilaturrok lolchambai kutitik aapik ewuei nebo ashu level nabo olaturrok lolchambai sapukin.

Ore eninlo naaji pee itum permit nidungie ilkeek losero le sirkali, naa mpaka naaji peeku itangasa alo nkoposini e Kws. nilo aomon nijoki mikigerokini enkardasi, milotu nilo aduuare olchif leina murua ino. tenebo osikarini. nikosayenokoni Ina palai, kake kitangasa taa naaji Kws. nonche aisho oopeny ashu kiruisutup tudungo amu ninche naa ilaitashekinok loo ntimi. neekku mpaka neeku te Kws, itangasa aiteru, pee orusa lidungie irkeek leina tim. nikinchori enkardasi. metaa Incase tenelo ake neesa anything niata Ina ardasi e Kws.

Ore, keeta irmalimuni ingolikinot kumok naagira aimaa enaa naata irmushaarani kutiti, naa imaniki todua irmalimuni naa irmushaarani kutiti egirae aalak naaindim, naidol ajo keeta mahitaji katitin are amu ore ormalimui keeta mahitaji tene netii naaji amu maniki maang' etii emanya ilo malimui maniki aa ewuei nelakwa. Neeku eyieu endaa tenewuei neyieu inkera enyenak ashu iltung'anak loogira aing'urr ninye tenkang opa natung'wayie endaa nelelek aa ormushaara ake inoot. Ore oshi enkae kegira irmalimuni aimaa inchidai toosukuulini aa naai kwa mfano saai enewueji e CBC. Maniki keyieuni lab nemeetae lab. Neeku kegira irmalimuni aimaa shida naai matejo tenkaraki facilities enkisuma amu meetae toosukuulini kulingana taa o vile nagira aibelekenya asioki

kegira irmalimuni aimaa igolikinot tenkaraki ninye naaji vile naibelekenye,e cbc etu isuma amu ore tenakata metumoki ake olmalimui letu isuma cbc aisuma nena kera, neeku ore ene dukuya kegira imalimuni aimaa ishida tesukul tenkaraki metae idarasani naisumieki nena kera meetae sii facilities enaa laboratory tenkaraki naa primary tenkaraki ilmushara kiti neeku keyieu ilmalimuni ninguraa sirkali.

Kajo naaji teningua enkilepunoto osesen, enkiguran sidai, tosesen, naa ore ene dukuya naa enkwatata. ore tenikwet, naaji naa ilak osesen, peeku osesen sidai, arshu aa nimpingusa naaji enkitampo onkiloi. ore sii enkae kiguran sidai naaji tosesen naa, empira. amu keeku igira aitumia enkeju ore sii tempira, intumia akili. naa ore oshi enkitumiatae akili na masoesi sidai oleng tosesen. ore sii igira aiguran empira igira akwet naa ore ikwetita, kegira Ina kima aar. nipangu moyiaritin tosesen. nejing osesen olaini sidai.

Ore tolosho lang te Kenya, tenakata naa ore naaji teduata ai kaidim atejo, oota licence olderafani. tenkataki taa ore sai, tenidip oltungani nkilasini onguan te sekondari, sanasana. kepuoi oshi computer ,naa ore pee ilo oltungani computer nibungie tenebo sukuul olderefani. ashu erewata oo garin. ore ake pee imbugie teina sukuul nitii nias pokira are ore ake pias, naitum licence nidim atereyie egari. naa kaidim atejo kumok saisi iltunganak oleng oota, nena ardasini naareushoreki, tolosho lang le kenya amu meekure apa eetae oltungani lemeyieu neyiolou, aterewa egari. neeku kumok oleng iltunganak oota licence

Ore ingolikinot naimaa inkuti biasharani tolosho le Kenya, naa ore enedukuya ninye naa shida oo ropiyiani amu ore piaku iyata enkiti biashara naaji nimitum iropiyiani kumok naaji naai naifaa naai nimbung'ie ina biashara ino ometaba enaa nilepu naaji. Ore sii enkae naa kenya siininche kulo opisaani le sirkali lelo oitashiki imbiasharani iropiyiani kumok, keyieu kila saa ore peyie epwonu neyieu iropiyiani. Neeku aikudup ninye aamitiki naaji itum siiyie nena pisai naaba enaa iniyieu naai. Ore sij enkae too mbiasharani kutiti naa kifilisisha oshi isilen imbiasharani kutiti, keerr tenkaraki taa naai eton etubaya ina kiwango niyieu naai nipikie ninkoji ina biashara ino, keton etu ibaiki ina kiwango naai naidimi aaya isilen. Naa ore wakenya keya ake isilen ore enchukunoto kegol oleng enchukunoto e sile. Neeku eerr oleng isilen imbiasharani kutiti tolosho lang le Kenya

ore inkera naa kedumunye oshi saa naudo pee etumoki atanapata nebaya saa tomon aare, tenkaraki sii elakuani esukul, ore elakua sukuul naa kutitik inkera neeku naaji, keya isaii naidim ashomoyie too inkejek pee etumoki naa atabai sukul terishata sidai naa ore siininye eyoto esukuul naa kisidai, tenkaraki inakata sidain idamunot, neeku kidim enkerai atayo sukuul pee etumoki ashomo atasa homework netu gole idip nidim aisumai etu enauru idamunot.

Ore naaji enduata ai tenkaraki naa kuna kera nemeeta nkang'itie, kuna naadumu iltakai nepwo aamirr. Ore naai nanu naa sirkali naai nanu ajoki piitobirr inkang'itie naapiki kuna kera. Ore piidipi aitobira nkang'itie ning'oru iltung'anak ooya sukuul nitaas training. Neeku kila taon nepiki naai iltung'anak oopwo lelo takai nepwo aadumu nena kera, neya atwa nena ang'itie ninye naitobirakini. Ore ake peeyauni Kuna kera neitobirakini sukuulini tiatwa naai enaa kuna polytechnics, nisumieki enaiko peepwonu aas isiaitin enye. Isiaitin enye, neasaki siininye sirkali e siai. Kiidim naai ataasaki sirkali e siai nelaki irmushaarani

Ore naai endamunoto ai tenkaraki enkiding'ai oo ndarasani ayie nanu naarr sirkali naai amu keeta irpoyiani metaa ore naai kila piisumi budget nepik budget oo ndarasani matejo naai kila sukuul ndarasani are kila olari. Amu ore siininye darasa naiding'a inkera naa keeta, keeta orng'usil nibookino inkera enkima, nimin naaji concentration tenewuei. Naa keyieu naai inkera ewuei newang arashu ewuei niidim aatotoni naai aa sidai peetumoki naa anoto concentration aitobiraki

ore enyamali narieki inkishu teweji netii oltaka, naa ore enedukuya naa ore inkishu meishaa ninye nenya takataka, tenkaraki kitasas oltaka inkishu, oleng enaa taa naaji inkujit, ore sii inkishu naa keri pee menya imbuyai, amu ore ake pee enya enkiteng embuya nemelo alaa tenkoshoke, kelo ake nenunuko nelo auk enkiteng ninteru adol ajo kegira asasu, nijio iyie kolameyu amu kenunuko ake ena toki, nebik ampaka neer metua neeku keyeiu nepeji oltaltaka.

ore naaji ilmaasai tolkuak lekitubulunoto oo inkera naa kaidim atejo ilmaasai sai loo rikito, tiatua inkera sidain tenkaraki ore inkera ebulu naa ketae enchipishipi, kewoshi inkera ore ake pee ikosea enkerai te ntoiwuoi newosh newosh oleng' ore ake pee ewoshi enkerai niteru entoiwuoi ajo kanyio enyor naakerari shoo pee epuo airira intare, neeku ore ebulu enkerai naa keyiolo esiai pooki, netum inkera olkualk sidai.

ore naaji eninko pee intipij enkalem ino, naa ore enedukuya naa midim naaji ake atipija enkalem oshiake naragita, enkalem naa enchachur ashu eweji nitadokini, too ilmaasai pee itumoki ateena, naa iyeu naaji ilmur losikiria nirajie tineweji, paa ing'oru enkii ashu olkigiret, too ilkani kutik paa ingura tokimojino tenaa keta erere paa ijut too ilmur nintadoki enchashur.

ore eniko enkoitoi olmutandao pee isho enkisuma naifaa naa ore enedukuya naa kisidai olmutandao, amu mikilej ore iyata esimu ino, idim aingoru inatoki niyieu nisum, naa itum olmesej pooki naaji niyieu, naa idim anoto olmesej pooki, liyieu nisum amu keeku ketii ake information pooki ineweji, neeku naaji ore enkisuma olmutandao naa bora akeyie meeta iyata esimu ino netii bundles aitobiraki.

Ore enetiu websites e serikali piibung'ie iloopeny olosho inkiasin ooltung'anak pookin. Naa ore tenakata nirigista iltung'anak too nena websites e serikali. Ore peeku iyasisho te serikali naa lazima peeku iregista web e serikali iyata sii, iyata sii enkipande tenebo nambai e serikali e siai. Neeku ore eimu naji, neeku ore oltung'ani indim atodua ntokiting e serikali too nena websites e serikali. Iindim siin aisuma nijurru nena naagira aendelea tiatwa nena websites tenkaraki taa naji irigista itii atwa

Ore apa, ore toodamubot ainei tenkaraki nkiasin apa naipotunyeki iltunganak. Kake ore ene dukuya apa naa empuruo. Kidimi apa ainua enkima nitupurunu, nedol iltunganak ajo keetae entumo, kidim sii apa atoosh emowuo. niul iltunganak inaalo, neoshi iltiraamuni nepuo iltunganak inaalo. kidimi sii apa airiwai oltungani lookuet nekuet, nelo abaya nelo aipotosho. Neeku ore apa inakata kegol apa maisha kulingana duo o te akata. ore sii apa inakata naa keya rishat. Ore tenakata iger ake message ajo ekiata entumo taisere. naa kejingi ake Ina tumo. nemeetae sii apa means of transport ashu ntokitin napuonunyeki. kulingana o tanakata.

ore idamunot ainei toltungani obo oranyaki iltunganak nitakueni, naa kulo tunganak oshi kijio komedians iltunganak oidim aichangamsha entumo, tenkaraki ore pee itakueni iltunganak ore sometime igira areu elekunya neeku ore kulo tunganak naa kifaa pee ibungi oleng, nepuo aisomea kuna tokitin amu kegira aret iltunganak ore ninye too imashoi naa iyieu ake ele tungani.

Ore pee eesita ilakuatak lang' eisidai toonkuatat naa kajo Ore naai te kenya najo matejo toonkung' ninepu kulo akuatak ookuatita naa iltung'anak ogira aijitolea naa keji oshi metii enkijiape neeku Ore pee epuo kuna kuapi naatii enkijiape naa kibreath etamoo naa ena harsh climate kuna nemikonji neeku naai kepuo aas esidai naa ore sii ilakuatak lolosho lang' idol ajo kekuet oshi kititolea oleng ekuet eshaita o irobi o irowua neeku taduo ake pooki toki naa lazima pee intrain tengoloto pee itum aishinda tesiokinoto.

ore najii piindim ajo ore ematwa enkiguran naa keidim aibunga neilipunye empira kwansia toonkangitie naa tening`orr empira oleng` tele osho lang` le kenya netemenayiokki oree sii empira naa enijo aing`or inye naata iltung`anak kumok alang`u najii matejo inkwatat naa keifaa naji neing`orini sinye apikaki irereri peidim ailepunye ena pira aiteru toonkang`itie ometabaki naa pekilepia naa ayaa shuumata pii ewei netii olosho loo lashumpa aa naji keidim naji sininye iyook anoto irropiyianni eimu enapira ore sinche irkijanani otii naai kulo lemeeta isiaitin netumi aatalak naji enkiguran empira amu kumok najii iloiguran nemetii isiaitin kegira ake atoni netii naji etaa nejii empira tolosho lanng` naji entoki naji nemenyori naji tenkaraki meeta dupoto nagirai ayau.

ore naaji edaa namelok naji mutura naa ilasima pee intobir too inkirik naidogo niyata eilata, niyata enkurma enkano, paa intobir aitobiraki naajiteweji safi, amu kejo iltunganak kumok inkiri oo ildien itobirieki, nipik eweji sidai, niaku safi pee etumoki iltunganak ainosa eshipakino.

ore naaji biashara kiti naa ene sumoki naa oltungani ojitolea tina siai ajo kees ina siai amu ore sii ninye emirata enana tokitin naa, naa keyieu naa ijitolea ashu iyata oltungani nikisaidia, naa ilak aitobiraki ore sii enkae kifaa naa iyiolo aitobira, smokies tenkaraki taa keyieu oltungani oyiolo oleng pee milo ake atobir intorok amu isioki naa aingial biashara, amu keeta naa sumoki iropiyiani oleng.

ore edamunoto ai tenkaraki, ibaa naimari teloosho nakeyieu naaji naa kishori haki, tenkaraki ore entaisere naa niche ore sii enkae naa , idol ajo kegirae aar metuata, naa iltunganak ooti letu naaji, neeku ina pee ifaa netae iltunganak otoiwuotuo naaji, ore naji ina neme enttoki sidai neeku tenepuo manadamano nepuo tesai tenkaraki keeta sii niche right, pee etoni tele osho lang'.

kashipakino pi enkinosata oo ilpayek oo pejo, ore peyie apej naa oljiko ake ainok, nalo olchamba nagilu ilpayek aare otubulutua aitobiraki naya atuaji, nairajie teboo tineweji nagas akinyu inkinyat, naiteleki shumata oljiko loo ikuk daado neeku kaibekej ake ampaka neku, ore ake pee eku nanya iroowua.

ore naaji edamunoto ai etaae apa entasat naisujisho naton oshi ake tengalo olbaribara naa enkagoloni, ore inkituak kumok nemepuo isiaitin ilpayiani eenyu , neeku ore inatasat kenarikino naaji nicho esiai ai promoota naa kishaa ake pee entelea aas ena siai.

ore iyieunot pee itum enkardasi te huduma senta ore , enedukuya naa kifaa pee ira ocitizen lekenya, arashu oltungani lekenya, ore sii enkae kifaa niyata ilarin tomon wosiet nilep, pee eku naa iyata enkipante, iyieu sii niyata enkipante entoiwuoi ino ashu fotokopi, niiyata sii eweji nisayono olchifu lina eria ashu aa olaiguanani isayono ajo kishaa pee itum ina adasi, ore tenakata netaa iltunganak kumok idakitarini, erawota ashu nimiyata orusa.

Ore edamunoto ai, tenkaraki taa enkampuni ositima, ashu tenkaraki eripoto, naayieu transformer naa iyiolo ajo ore naaji transformer naa entoki naa ninye naaji naibungita ositima naaji, teina murua. naa ninye naaji naibungita ositima. ninye naidim aisaplaaya enkima aitawang naaji naa ore sii enkae. ore transformer neeta eilata oshi naata. enkiti ilata. naa ore sanisana ilaruok pookin, naa atua ena transformer epuo nepuo aitayu Ina ilata .neeku ore enkampuni ositima kifaa naaji nitau order ,peeripi naa Nena tokitin ositima. pee mitokini naa aingial, ashu mitokini naa adungoki iltunganak tenkaraki eida, iltunganak ailamu enkampuni asiitima ajo imina ositima.

Ore naaji iroruat niidim pee iigerr biashara eimu eCitizen naa ore enedukuya naa kifaa naai pee iata ina biashar ino ashu iyiolo biashara niyieu niaas amu midimayu naa pee ingerr eCitizen miyiolo naa biashara niyieu niaas neeku ore tanakata naainiata ninye iropiyiani ning'as aiterunyie ina biashara ino tenkaraki miidm aigero embarua arashu miidim aigero eCitizen miata iropiyiani ninterunyie biashara neeku ore entoki niyieu aiteru niyieu sii naai license ebiashara pee itumoki aigero enkardasi eimu naa eCitizen neeku oreenedukuya naa iyieu biashara iyieu sii license pee itumoki aiteru ina toki naa niyieu te eCitizen ino.

Ore endamunoto ai tenkarake naa intasati naasita ena kisuma naai naasita ilewa oleng enaa enkitobirata ongarrin ore naa olosho naa etagolo isiaitin onkopisini niaku enaikash naaji tenias oltung'ani esiai ino piitumoki aigero koon piitum naade entoki ade siiyie niya inkera amu tenikipuo pookin aanyu inkopisini ashu ae ajo ekiyieu nikijing inkopisini nimikitum naake pookin inana siaitin naa kifaa naai naa eki ing'oru oltung'ani naai entoki niaku ore saai iintodua saai ewaita saai intasati enduata sidai oleng piiteru aajo kees ilo kasi lenkitobirata ongarrin amu ore pokitoki neme diyie neme naaji ake olee loidim ataasa ore pokitoki odua piitum eng'eno niaku indim siiyie ataasa ina siai etu itum engolikinoto.

ore naaji tedamunoto ai naa tengaraki naiko ilpolisi tiloosho ekipuo maantamano naa kifaa paa ore niche naa itung'anak oitasheki eseriani , naa mepuo niche maandamano , ore sii engae kifaa pee eyiolou sirkali ajo teargas itumiya temaandamano ime life bulet me risasini naa iltung'anak naaji oitasheki eseriani , naakifaa naaji neyiolou kuna ore etuan'as aitek eni action, neigor dii ninye iltung'anak ajo kaa nyamali pee eyiolou nifikiria sii dii siniche eton etu iteru aaar iltung'anak naa mifaa siidi niche nerikoo maantamano pee eyiolou ajo kainyioo eitaji kulo tung'anak eton niche etu erikoo maandamano.

ore naaji edamunoto ai naa kishaa pee ibung serikali ilmareita lemeeta enemanya nisho enkisuma ninguraki iwejitin neemany, amu ore sii niche iltunganak lemeeta eweji nemanya naa kegol, aa ile loshoo siniche kifaa nikeni, neramati tengaraki ore naaji nenakera naa kepuonu aku iltunganak letipat oleng tele osho, imaniki naaji ore inakerai naa ninye nalotu aaku olarikoni sidai oleng nees entoki muhimu oleng' neret ele osho neeku kishaa pee inguraki iwejitin nemany neramat serikali.

idol naaji eniko olkerenket lainairobi, pee eibung lamanayio, naa ore enedukuya naa kisha pee esheti entoki naji entithet naidim naaji sensa iltunganak, tenkaraki taa naa ore nairobi naa ninye naibungita olosho lang lekenya, ore sii enkae keyeiu ningoruni ilpolisi oitasheki esisi ashu usalama, iltunganak lemeyieu hongo, tenkaraki ore ilpolisi lenkop ang netonyora hongo nisho intokitin mewae.